Njũgũ karanga nĩ ndacihandĩte mũgũnda wakwa, na ngĩcihanda wega, ngĩkĩra thumu ngĩcoka ngĩcihanda ngĩanjia gũitĩrĩria maaĩ twetereire mbura. Rĩrĩa mbura yaurire nyamũ ciamera wega, tondũ gũkĩrĩ ciarĩ meru no rĩu kwaura mbura igĩthakara makĩria, tondũ níĩ ciahũnaga maaĩ biũ. Ngĩũka ngĩthikĩrĩra, we no rĩrĩa ciahanire ta cianjia rĩu ũguo nĩ cianeneha, tũgĩciria nĩ cianjia gwĩkĩra, cianjirie gũkua. Ũkona haha hahoha, ũgĩthiĩ raini ĩrĩa ĩngĩ ũkona ihohete he handũ ta, gũkũ tũgaga mabuti handũ ta ha mabuti ikũmi ,ciatigarire kĩndũ mĩmera ĩtano icio ingĩ igĩkua ciothe. Ningĩ iria nacio ciatigara rĩrĩa cioka ciaruta njũgũ icio rĩu, ciatigarĩte raini ithano, ciatigarĩte kĩndũ ta raini ithano, ti mĩmera ĩtano raini ithano, tũturu natuo tuoka twathukangia. Nĩ ndonire itarĩ njega mũno, tondũ tũtiamenyaga iria itakuaga, ndathiĩte thoko ngagũra ngoka ngaihanda, rĩu nĩ ndonire itarĩ njega mũno ũtarĩ na ũmenyo wacio wa kũhanda.

Kũroneka nĩ andũ maratarĩrio ũhoro wa marigũ, kana gĩthomo kĩa marigũ. Na maroneka nĩ andũ gĩkũndi, tondũ ũngĩrora kĩroneka kĩ andũ aingĩ na andũ aingĩ maroneka marathomithio ũhoro wa marigũ. Marigũ maya nĩ maroneka matarĩ mamenyerere, mataigĩtwo wega tondũ ũngĩrora macoya na makoni macio mao ti marigũ maroneka mamenyereirwo wega. Ningĩ ũngĩrora mũtumia ũyũ mũkũrũ aroneka tarĩke arathomithia andũ arĩa aingĩ kana andũ arĩa anini. Marigũ maya matithondeketwo wega na ngwĩciria nĩkĩo aramatarĩria ũrĩa magĩrĩirwo nĩ gwĩka, na ũkona akĩorota thuna imwe. Ta rĩu haroneka haroneka hena thuna imwe, ĩmwe ĩtarĩ ndungu iria ingĩ nĩ ndungu. Ngwĩciria nĩkĩo aramatarĩria akĩmera ĩrĩa nĩyo yagĩrĩirwo nĩ kũrutwo ĩrĩa nĩyo yagĩrĩirwo nĩgũtigwo kĩndũ ta kĩu. Gĩthomo gĩkĩ nikĩroneka nĩ gĩthomo kĩa marigũ na ngwĩciria...